Twambagia gũthiĩ mũgũnda tũkagetha kahũa karĩa keru, tũgacoka tũgoka tũgathura mbici ,karĩa ka ngirini na karĩa komũ. Tũgatwara gĩthĩi-inĩ karĩa keru biũ ka rendi nĩguo gagĩcoke gathondekwo nginya rĩrĩa gakendio.